Mokuongo mondo indik koso itim tijni maler, nyaka ibedgi uhakika ni kuma idwa ndikeno ler. Koro inyalo lose kose iyweyo maber kaso koro eki ichwero mondo ogol chilo moro amora manya yudre kanyono eka ichak ndiko ki ndike mawiri wiri eka iduogo ti ibuke mondo obed koro gima neno majaber manyalo manyalo ywayo ng'ato mondo kata mondo ong'iew garino.

Kuom wacho adier hola ma ya e bengi otek yudo e sirikandwa masanini kata e pinywa masanini nikech kamae, hola no mondo sirikal kata bengino mondo omiyi, nyaka bed ni ing'eyo kose itudri gi ng'ama ong'ere e sirikal kose itudri gi ng'ama ong'ere e bengino. Koro in japur in gi dwaro mondo ibed gi pesano, okonyi e ng'iewo kata kodhi kata mbolea moro idhi ipithgo, ok inyal yudo nikech ok ing'e ng'ato. Thoth ji mimiyo en ng'amo ong'e ng'at moro e sirikal. Koro kaka sirikandwani ne wayiere, koro mondo otinwa maber, onego obedni ogol gino mondo kila ng'ato oyud yot, kata kidwaro hola koa e bengi, ok ochuno ni nyaka ing'e ng'ato, but bora ni ichopo chenrogo te monego bedni iyudgo gino, to kisechopo gigi te, to mondo omiyi hola e yo mayot mondo ji te obed marom e mbele sirikandwani.

Tich mar kelo ne ng'ato gima ong'iewo e ode kata kumo nyalo yude mayot bila chudo mora mora en tich maber. Koro kw ng'iyo sirikandwa masanini, okelo gik osuru mang'eny, ong'awo ngima malo ma kampuni gi mane ikeloni gikmoko king'iewo bila chudo, ushuru omedre e tije magitimo ma koro, mondo gikelni gino mano gibo dhi adhiya hasara to chon, hasara ne onge, nikech nengo ne ni piny to ngima be ne ok ong'aw malo ahinya kaka sirikal masani. Gikmoko ong'awore ong'awore nyaka ushuru omed e gikmoko mane itimo atima nono. Mano e gima ne oketho chenroni, mar kelo ne ji gik moko nono.

Tich mar uso dhok itimo e alworawa ei yo mayot. Nitie kaka jotelo mek gwengewa gi kata jotelo mane oyier e ofisegi kaka gini MCA, giloso kul dhok ba gichielo maber bagiketo nyaka ulinzi moro maber ma onge kuwo mora mora manyadhi mbele kanyo. Koro ineno jogweng' gi amini kagidhi uso dhoggi kanyo, ok gidhi gi wasiwasi mora mora, but gidhi to iyudo ayuda ng'ama dwa ng'iepo, tiusone to chenro mar uso gi nyiepono dhi mbele bila tatizo kata shida mora mora. Koro en gima yot mapod timre e alworawa bila shida moro nikech kul, koso kund dhok kumi use dhoggi, nitie to orite e yo maber.

Ng'ata ng'ata ma ong'eyo ni ochiegni retire kata weyo tije kata kindene mag tieko tijene ochiegni chopo, onego obed ni osechako pangore kata osara mimiye dwe ka dwe bang' tijeno, onego obedni okete kata opoge e yo ma konye e chenroge mapile kasto moroni, oholo kumoro kata wawach ni oketo e pur kata e pith mek gwen, kata e ndara e gechni mek ndara gi matatu. Koro oketo ma bang' tieko tijeni, ong'eni ,tije moko dhi mbele e ndara, bang' tieko tich, ng'enyne en mar srikal. Kisetieko tijno ma kata kindeni oserumo, koro gik mane iketo pesagi gi koro chako keloni ohala ,to ok iyud yo matek kata kisetieko tich nikech in gi giri mapod inya geno manya miyi ohala mamalo, ngimani odhi mbele maber.

Gima an anyalo wacho ka en ni aneno nyithindo moko madhi ang'wen, abich. Gi ng'at moro morwakre ka jatelo mar alwora. En mochung'ne gik aluora aluora gi, gi jok moko molworo gi. To gima okelo kanyo maduong' en pith koso rito alworagi nikech aneno ka gipidho yien to nitie yiende moko be matindo tindo ma alworagi kanyo, mondo girit alworagini maber.

Pur mar bel nigi nengo kabisa nikech bel, king'iyo bel kiriwe gi oduma inya rego bited go kuon bobed kaka chiemo. Kendo belni inya riw gi marieba mondo ited go nyuka. pod en kaka ang'o?,chiemo. Kendo belni, kiyude mang'eny e puothi, nyalo miyi ohala kitere e chiro, tiuse e gorogoro tiuse tiuse, pod omiyi pesa minyalo konyrigo e ngimani. Belni pod en chiemo minyalo mi gwendi kata akuchegi. Onyalo bedo kaka chiembgi ma konyogi mondo gindong.

Tich mar pidho dhok kata tich mar pidho dhok gi diek gi bing' bing' gi oselokre e gimang'eny nikech king'iyo chon, ne ginyakawo osiaga kata gik modong' mek puodho puodho mek oduma. Ibiro ting'adonegi go panga tipidhogi, but sani e pinywa masanini olokre nikech nitie mashinde ma ibiro tiregonegi, kasto chiembgigo bet mayom kapok iketo negi mondo gicham. Bende nitiere osiaga matinde ing'iewo kothgi e dukni mek uso chiemb dhok, ibiro tipidho e puodho, bang' kinde mamoko kiritogi maber to gidongo to okolenogi mopogre gi chon mane imiyogi amiya oduma bang' kigole e puodho.

Tich mar pidho awendo gi gwen en tich mayot matimre e alworawa e yo mayot nikech ng'ato manyo amanya kuma negi nafasi maber, bochiel mondo kik gik manya chamo pithne moketo kagi, eka omany chiemo gi pi, kosik oloko, to nyaka tuwo margi be ithiedho, bang' kinde mondo gidong piyo eka oyud ohala.

Mbui en gima nigi ohala mang'eny. To kendo e ohala ne no, nyaka oyud midhiero ge. Koro kwang'iyo ohala ge, mbui konyi e timo utafiti ni moro mondo ing'e gima ikiya. Kata somo ma sani ma nyithindo ma nyasani, aneno kipuonjo gi gik CBC-competency based curriculum. Thoth gigi itimo koluwore gi mbui. Koro konyo e weche mag somo. Mbui achiel achiel ni nya konyi mondo i relax koso ibed gi yueyo. Nikech inyaketo dhumbi moro, inya watch movie ni moro e mbui ka. To mbui ni, kopogore gi gik mabecho mokelo nwa mang'eny ma kata moko okawacho, nitie nyaka midhiero ge. Nikech mbui ni ema iyudo ka nyithindo neno vipindi ma ok onego bed ni gineno. Mae ketho timbe gi tiyudo ka nyithindo kethre ka pod tindo. Koro mbui achiel achiel ka en gi gik mabecho ma en ohala ge, to kendo en gi midhiero ge. To nyaka ti kode maber ka nyithindo bedo directed kata kichiko gi kaka onego bed ni gitiyo go.

Kuom adier piny owacho to chiko bech mwandu mopogore opogore e gwenge wa gi. Ma nigi midhiero mang'eny e jok mang'iewo nikech idhi yudo ni, ka ng'ato noneg bed ni ng'iewo gimoro kaka ring'o nus, kata ring'o, ring'o nus koya e butchery kuma iuso gie no. Idhi yudo ni ushuru ma piny owacho dhi keto ne jo uso go, dhi timo mondo bech mwandu gi, kata bech ring'o no, odhi malo. To ka bei no nimalo, ka ng'ano nonego bedni ng'iewo nus kata mia adek, to medo ushuru ma gini koro idhi us kata miauchiel. Idhi yudo ka ng'ano dhi ng'iewo ring'o kwota, mano dhi rocho jang'iewo nikech oketho ne migao ne kaka nopango kaka nonego bed ni ong'iewo gik mamoko.

Joma ong'ol nigi nafas ka joma moko e gwenge wa kata e alwora wa. Koro mondo jogi obed gi nafas marom kodwa, iyudo ni gin gi gik miluongo gi dho kisungu kata dho ngere ni wheel chair. Koro iyudo wheel chair gi ni konyo gi e ya kumoro achiel nyaka kumoro. To e piny masani ni, koso piny manyasani kaka piny medo sudo iyudo ni wheel chair gi gi ok ochuno ni ng'ato e ma mondo odhir gi. Tibo yudo ni gin gi kaka ginyalo riembe e bathgi kae, ma nitie mana gima idiyo tobosudo kodi kigo corner koso idhi kanyo. Koro iyudo mae okonyo gi e yo mang'eny nikech koro ginya donjo kata e uso, ginyatimo tije moramora nikech gin gi yot. Ok ochuno ni nyaka oluong ng'ato mondo odhire, but gini onyariembo ariemba kende kodiyo buttons go mondo ochop kuma onego bed ni otime tije ge. Idhi yudo konya dongre en owuon.

Tijni em tich mar gwen, to tich mar pith gwen nigi gima nigi nengo e maisha mar dhano nikech ineno tijni, ema iyude ohala, to ohalani no, tijni mondi inya tiyogo e chulo fees kuom jonyuol manigi nyithindo. Tijni oromo chulo fees nikech gwen gi, kipidhogi bi uso, keloni ohala. Kata kamano e ohalagi ni nitie midhiero mang'eny nikech gichiemo mang'eny koro nyaka inyiew chiemo mang'eny, to tuoche be kodonjo nyaka ithiedhgi makawo pesa mang'eny.